Ore ena siai te emurua aang' naa eunore olnyanya, naa ore kulo nyanya naa, teniun ilnyanya naa iun anaa nursery, nincho karibu ilapaitin waare obo te nursery nidumu angas apik olchamba niun. Ore pee iun taata tolchamba, nebulu ,neaku naa sawa , naa kebulu oshi ilnyanya anaa inkeenta, kake iun too inkeek ,nitumoki atipika inkeek, nipik intokitin metaa kejing inkeek ashomo meetaa keisapot inkeek naai.

Ore ena siai naa enoshikata naaji oltung`ani lemeeta enkop, enkop sapuk. Naa idim naaji ashu teniyieu olkiti shamba ake duo naa iyieu olkiti shamba ake duo le jikoni. Naa idim aitumia ena, ena ena enatoki, atumoki atuuno mm mpuka. Nkuti nya nkuti matunda enkiti toki akeyie kiti nidim aitumia te jikoni mme duo naaji pee uni , mme mme duo naaji pee iun entoki naijo ene biashara sapuk duo oleng nikiyaki mpisai aaa. Enkiti ake siai naa idim atuuno atuunisho te jiko enkiti shamba ake duo ino e jikoni niun naaji nkuti puka, sukuma, managu niun naaji nkuti puka inonok. Naa enoshi kata duo naaji keisidai oltung`ani lemeeta enkop ashu oltung`ani lemeeta esiai lemeeta enkop sapuk naun oleng. Naa sidai ninye oleng te siai oo ntaoni niun oltung`ani nkuti puka ewueji kidogo. Assi naa kesidai sii amu keaku idim oltung`ani ataramata mpuka inonok te nkariyiano sapuk oleng nimitoki aata gharama sapuk oleng.

Enetipat ena siai tenkopang, kasidai oleng amu eunore oompuka .naa kasidai ena siai tenkopang amu ketumoki oltungani ataramata keon ino . Kisidai amu teniun impuka itumoki ainosa impuka ,niaku itumoki aikuna ainosie enkurma ,nimirr sii tiatua osokoni